Ndona ũũ ndĩreciria ũhoro wa gĩthomo kĩa university. Maita maingĩ ũkoraga gĩthomo-inĩ kĩa university nĩo mahũthagĩra indo ta laptop. Haha nĩ tũrona mũrutwo akĩnio nĩ mwarimũ wake gũika maũndũ na laptop. Thaa ici no akorwo aronio maũndũ makũhũthira internet. Ũndũ ũngĩ ũrĩa ũroka hakiri-inĩ nĩ ũhoro wa technology. Technology thĩiniĩ wa gĩthomo kĩa rĩu nĩ ĩthiĩte na mbere na maita maingĩ ona andũ matirahũthĩra mabuku marahũthĩra laptop.

Ũkĩ nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩroka hakiri-inĩ ciakwa. Ũkĩ umanaga na ũrĩmi wa njũkĩ. Njũkĩ ici nĩ irĩmagwo na njĩra ya ũtaramu mũno, ndũngĩikraga o ũgwo uge nĩ ũkũrĩma njũkĩ. Wa mbere ũkĩenda kũrĩma njũkĩ nĩ ũrabatara ũkorwo na mwatũ, mwatũ ũyũ nĩ harĩa ĩyo Queenbee ĩgũka ĩrekie matumbĩ na matumbĩ mau matũrĩkio njũkĩ na njũkĩ icio cituĩke cia gũciarana. Wa kerĩ njũkĩ icio cihau nĩ ciendaga ikaheo irio. Cia heo irio kana rĩrĩa cia uma gũthiĩ mahua-inĩ nĩ cĩukaga igacoka hau igathondeka ũkĩ. Ũkĩ ũcio nagwo nĩ ũgethagwo na njira ya ũtaramu onagwo. Wa mbere nĩ ũbarataraga matonyo magũkũgirĩrĩa ndũgakorwo ũgĩtharĩkĩrwo nĩ njũkĩ icio. Wa keri nĩ bataraga haria ũgũĩkira ũkĩ ũcio wagetha na indo icio ciagĩrĩrwo nĩ gũkorwo citheru. Nĩguo gũtigakorwo na mĩrimũ ĩngiumana na gĩko kĩa ũkĩ ũcio. Ũndũ ũcio ũngĩ ũkĩ nĩ ũhũthagĩrwo na njĩra mwanya mwanya. Wa mbere nĩ tagũthondeka ndawa, thĩiniĩ wa irio. Ona rũrĩrĩ rwĩtũ ũkĩ nĩ ũhakagwo nyama-inĩ na nyama ĩno yahakwo ũkĩ ĩtagwo rũkũri.